Wagĩrĩru wa iria, nĩ ũndũ wa bata mũno, na ũndũ ũthingatagĩrwo mũno mĩtũrĩreini itũ, miena mũno ũrĩmi-inĩ. Iria nĩ rĩkoragwo na ihinda inini mũno rĩa gũkorwo rĩ rĩega na nĩrĩthũkaga na ihenya. Thoko-inĩ ciitũ kaingĩ muno nĩ ũkoraga agũri a iria nũmakoragwo na nyamũ ĩtagwo, nĩta ga thermometer maikagia iria-inĩ, ti, getagwo, kanyamũ gaka maikagia, karikĩra ũkameenya iria rĩu nĩ rĩũru. Na karera ũkamenya iria rĩu nĩ riega. Na ningĩ nĩ kũrĩ angĩ mokĩte na ithimi mĩthemba mĩerũ taĩngĩ maraikia dawa ingĩ iria-inĩ, iria rĩa cenjia rangi ukamenya iria rĩu nĩ rĩũru. Na rĩatiga rangi ũrĩa riuma narĩo ũkamenya nĩ rĩega. Ona kũnungĩra no mũthemba wa, wa ithimi iria ihũthikaga kũrora iria kana nĩ rĩega.

Internet nĩ njĩra ĩmwe yũkĩte, kũguna mũrĩmi. Nĩ tondũ ta thaici wĩ na thimũ yaku no ũhote kũingĩra kũrĩa mĩtandao-inĩ ta kũndũ ta Mkulima Bora, he app ĩtagwio ũgũo. Thĩmũ yakwa niĩ ũrĩa ĩngĩndeithia ũrĩmĩnĩ nĩ atĩ no thiĩ mũgũnda nyone waru ciakwa nĩ ta cihĩte, no hũre mbica noria nĩkĩĩ kĩngĩgĩtũma warũ ino ĩkorwo ĩcenjetie rangi na hatirĩ kĩndũ itamĩhete. Internet nĩ yũkĩte kũnyita itemi inene nĩ ũndũ, ona gũthĩma tĩrĩ ndĩtirabatara nyume haha thiĩ kambũni-inĩ nagathimĩrwo tirĩ, no ndĩthimĩre tĩrĩ wakwa ndĩ nyũmba hatarĩ kũgiana na mũndũ, yeah.

Mbica-inĩ ino ũngĩrora nĩ ũkuona hena kĩgethi, na ũngĩrora wega hena kĩndũ, nĩ ĩraita ngano kĩandarũa-inĩ, koguo ũhoro ũria ũrathiĩ na mbere haha, kĩgethi gĩkĩ kĩarĩkia kũgetha ngano, rĩu nĩ hĩndĩ ya kũmĩhura, nĩ hĩndĩ ya kũmĩita haha kĩrĩa-inĩ kĩandarũa-inĩ nĩguo yũme. Kĩgethi ũngĩrora nyamũ cĩa haha mbere iria cihũraga mbegũ icio cia ngano cikamĩikia nagũkũ thũtha, arabu rĩũ, ihinda rĩa, ria riu, kũruta kĩrĩa kĩgethetwo gĩkarũgama handũ gĩgaita mbegũ icio kĩandarũa-inĩ.

Nyambaga ngaigĩrĩra maaĩ, ngamahe ndagĩka ta ikũmi na ithano ũguo magacamũka. Maaĩ mau marĩkia gũcamũka rĩ, nĩ njitagĩrĩria kamũtu kanini, arabu nĩguo njĩke ũrĩa, nyongerere, ngũithĩe temperature yamo yagũtherũka, arabu rĩu ngekĩra mũtu, ngathonga na mũiko. Ndathonga na mũiko rĩ, ĩkanyitana ĩgatuĩka ngima ngamĩhe ndagĩka ta ikũmi ũguo ikahĩa. Arabũ kanyama rĩ, kanyama to ngamba ngagacamũra, arabũ ndagacamũra gathira tũmaaĩ tũu rĩ, no njĩkĩre gĩtũngũrũ na maguta, arabu rĩu ngakaranga wega, arabu rĩu hau no ho ngwĩkĩrĩra nyeni, na no njĩkĩre ndania, nyanya na ngarĩa ngima yakwa, ũguo nĩguo haragĩrĩria ngima, na nyeni, na nyama.